ildakitarini kulo logira abak ning'or ilntamuoyia tiatua sipitali ore ena siai naaman ildakitarini pookin ilntamuoyia obo naa pee etumokini aishoo ilntamuoyia pookin ebare telulung'ata neeku ore tene naa ketii isapukin le biotisho tenebo isikarini netii ildakitarini egiraaitasheki I bare tiatua sipitali neeku enetipat ena siai tiatua biotisho oltung'ani tenaa kenarikino pee eidumishai teripoto enkishui oltung'ani eyimu ebare nanariki pookin

Eweji ene Ashu enkaji nateterenaki pee esieki entumo, kidim naaji ataa eweji eoteli Ashu eweji napoi asie entumo, naterena intunganak pee etumoki enotore, ore ena misa namanita ilorikan naa peeyie etumokini atoduata egirae airo, neeku ketii sininye enkare naitelekino Nena misai pee tenetii oltungani otaa enkure egirae airo netumoki anoto enkare nawok, naa oree enaa naa keret intunganak miroro tenebo ,itu ake inyototo oltungani nitumoki aininingo olikae igirara angura tiatu inkirorot

Ildakitarini ele arshu ildakitarini ware logira abak enkerai tiatua sipitali. Ore ebare oo nkera naa enetipa oleng pee etumokini aing'ura biotisho enkeraiebulunoto enye tiatua enkishui. Ore ake te pookin kata tenelo nidol enkerai ino ajo mewang mirura arashu medala nemenya edaa aitobiraki nirowua nipang'ipang' naa kenarikino naa niya ayaki oltakitari te sipaitali pee etumuki atabaa nedol pee eyarianu tiatu enkitubulunoto enkerai. Toripo biotisho wee bulunoto enkerai ino pee itumoki. Neeku ore enkerai naa enetipat ebare enye pookin kataa.

Eyieuni niata birth certificate embalai ino einoto niata imakisi inonok onkilasini onguan esekondari neyiunu nita nkipandeni ontoiwuo inonok pokira neyieunu niima metaaa iata imakisi nikindim aitabaki pee kinchori enakisuma epesho na ore enakisuma epesho etareto ltunganak kumok ashu nkera esukul amu ketii nemeeta enkidimata nalakie ropiyani esukul kakw eshomoita dukuya tenkisuma enye tenkaraki eretoto nayautua helb na ketumbenkishon sidai etaisere tiatua maisha enye.

Ore ena baye naa kitodolu ajo kegira iltung'anak lena kop aimaa eng'oloto enkare naa ore oltung'ani logoliki teneeku ketii olameyu enkop naa entomononi tenebo oo nkera amu ninche naapuo enkop nalakua epuo aing'oru enkare. Neeku ore entomononi naa oltung'ani le tipat tormarei, osina sapuk oleng' naa enyamali teneeku meetai enkare amu kiyiolo pookin aajo ore enkare naa enkishui, biotisho naa ina kata ake eton iltung'anak metii imoyiaritin, keret enkare eyiarare oo ntoktin kumok oleng'.

Ore enkisuma na enetipat oleng na ore ena nadolta na kalotoki ndamunot ajo ore nkera esukul na esidai tenishori enkisuma tonkoitoi napaaasha na ore enkisuma e taata aa cbc nibelekenye etaa komputa easishoreki ashu simui sapukin anaa laptop ore ena enaibelekenye enakisuma na ore taata nkera negira aitengena mbaa kumok tenkoitoi oloingangi tesiokinoto oleng akeitiship nkera enabae tiatua enkisuma enye nakitukuj petumoki atonyok tenkisuma tenkaraki eitelelia enasia enkisuma pee etum nkera pookin.

Ore emirata o ilmaisurin oojoni, naa ene tipat oleng' amu, ore ilmaisurin naa ketai impukunot napaasha, Keatai ilmaisurin oonyori lloitooki, neatai ilmaisurin oonyori, oonyai ake aa keyieri taa, naa keata tipat tiatua biotisho oltung'ani. Ore tene naa kemiritai ilmaisurin, naa ore teninyang'u te bei nalelek naa ilo iyie aitoki amir teneoku oboobo nitumoki ainoto faida. Neaku ore ena baye naa ene tipat amu, keidim ilairemok looilmaisurin ainoto kulie yeunot kulie enye tenemir ilmaisurin lenye, naa ore sii ninche ilainyang'ak naa keidim sii ninche ainotito endaa nanya.

Enkerai ena nagira aingor esimu enye ashu aasishore neeta headphones nona tokitin natii elukunya onkiyaa petumoki ainingie intokitin eyenak nagira aingor ituebuaki likae tungani na ore enakerai netotona ninye aitotio nkejek egira aisuma ashu egira adol ntokitin natii oloingangi enetipat headohones amu ekiret pemibuaki ake oltungani litaaniki limikintanyamal irkulikae tolioshi ingira aingor arashu ainining ore nkera na keasishore simui tonkoitoi kumok aa enkisuma taa ena naibelekenye na aisidai oleng.

Ore pitum inkaitubulubsidain ornyanya linonok na ore enedukuya eyieunoyu niun irnyanya linonok tiatua enkulupuoni napir ore enkulukuoni napir na enituiremi tenkata nado anaa eoroo enkare teniyieu sii empeku ashu irnganayio sidain ningas agelu empeku sidai ornyanya toosho si irnyanya linonok irkiek opaashari ana olchani lenkijape, olchani lorkurto nidotu nkulie kaitubulu ake nirip arishie motonyik niripie ngwesi ake naidim ainyala enetipat oleng enakaitubului amu indim atimira nitum iropiyani kumok.

Enkusuma ena arashu eselenkei ena natui entumo arashu orbarasa na ore egira enaselenkei aton aitobiraki na kitadolu ajo kegira ainingi enajoitoi ore enetii na enkaji entumo eeta si enkalamu embuku petumoki aigero ntokitin pookin nagirai ajo ore tipat enkigerote na pitumoki aitadamu intokitin pooki enkata niyieu nidamu na ore si ena tito niragie enasimu enye petumoki aininingisho kitodolu ena ajo keeta enatito enkanyit na kegira ashipakino enewueji netii.

eidimayu naa ophanage ena ashu sukul, ashu kanisa, eweuji taa, ore ophanage na children home, eweuji neyae ingira okishin pooki, petumoki natoto eretoto, tenebo onkera nemeidimu ate, niaku ore ena bae na kaitadamu ajo, eidimayu na ine weuji netii naa enkera okishin, onemeidimu aje, nengirae anyamaliki iyieunot enye, ana endaa enkishopoto onkilani tenebo wenkirangata we nkisuma enye, ore tene nengira inkera kutitik, ashipakino endaa kitodolu ajo ore kuna kera na kengirae aramat, nishori si endaa nabaiki ene tipat tiatua ebulunoto enkerai, ore inkera na enetipat oleng tenkaraki eishoi etaisere.

aisapuk oleng ena siai tenkop anga amu, ore ene dukuya na emirata odaiki, ana impuka naibor, watermelon, ovacado, ilnyanya, ingwashen, ilmaembe, apple, na erubata ebiotisho kuna tenkishui oltungani, ore iltungana omirisho tosokoni na keret iltunganak oinyiangu menoto intokitin fresh, neton taa etu ebik oleng, na ninche inetipat, ore tena picha na kidolu ajo ore olt entomononi namirta na keshipakino esiai enye, neshipakino sininye olainyiangani, oltungani longira amiraki, kitodolu ena ajo enetipat ena siai na keret iltungana menoto intokitin nanyaa.

oldakitari ele, longira aingor biotisho enkerai, kengira enkerai, airura tendapash nengira oldakitari aipim ninye, engira aitumia emashini naji stestescope anining biotisho oltau, tenebo onkulie kake siaitin nangira apuo dukuya, tiatua osesen lenkerai, enetipat oleng tenilenoo biotisho, enkerai ino tonkolongi pooki, pe itumoki atoripo, ningadie imoyiaritin, naijio enkeya oltau, ashu lemonia, enkipangipang sapuk, niaku keret ena oldakitari, metayiolo enengira oltau lenkerai aikunari, tena keoshi wosh ena anaikununo toltungani,

Oltungani olio logira airo kitodolu ajo matangaso egira ayau na ore teshumata tende na kelio ormishiee le station naji citizen tv aa ninye taa nalimu ilomon tiatua olosho lekenya ore si tene nakelio esimu sapuk nagira eletungani aasishore egira airorie ashu aitengen ltunganak etii si ene irkigerot olimu ajo ore Safaricom netabolo naboisho tenebo oltungi oji peter ndegwa akajo na ninye olio empisha enye ore sie enewueji nanyori na ormonokie ele ashu ormishire le Safaricom.

Ildakitarini kulo kumok loogira aitasheki oltamoyiai tiatua enkaji nayeingisshoreki aa surgery room na ore tene wueji naa enetipat esiai eyiangare amu kitajeu enkishui oltungani. ore tiatua ene wueji nemeidim ake duoo oldakitari obo, ataasa esiai. ore shiake na olkereti tiatua surgery rooms peyie eubungakini ildakitarini, tiatua iwuejitin nepaasha neretokino egira aayieng' oltungani. ore sii tiatua ene wueji eyiangare naa keyieu neeta oltungani eyiangare nagut .pee kitumokini aishoo erishata nijing aasie ena siai. naa keyieuni sii naa ketii imashinini ositima pee etumoki ena siai.

Ildakitarini kulo oogira aingoru biotisho enkerai kinyi. ore ena kerai. kelioo ajo ekibioto kake, kenarikino ake ningurari tebulunoto enye. neiboitare ena kerai ngotonye egira ng'otonye aing'or eneiko oldakitari enebak enkerai enye. ore biotisho oonkera naa enetipat oleng. naa kenarikino ake pee esujo pee etumokini aataret tiatua ebulunoto enye. iwa nkera inonok kutitik pooki meshomoito sipitali pee etumokini aingura .neremi nengadieki imoyiaritin naijo pneumonia, tb measles arashu elototo enkoshoke muj.

Ore entoki edukuya naibelekenya esiai enkiremore,,naa enkibelekenyata oloingange tenebo wenkibelekenyata enkulupuoni. Etuturoki enkulukuoni tenkata naado ometaa mepir enkulukuoni naa ina pee megira enkulukuoni aitayu ndaikin sidan tenkoitoi nanarikino. Neeku etaa apa keuni tiatua irbaketi ,irpuyai ena kulo lidolita ashu irkuniyiani nepiki embolea ,nitumoki atuunisho. Ore sii enkae bae ,mookure eeta iltungank ilchamapai kumok tenkaraki etoponari esiana iltungank tioriong enkop. Neeku iun oltungani orkiti shampa lino, teboo ino enaa enaikunakaki tene pee itum endaa.

Aitadamu ena bae enkata apa kira kutitik kidala ena toki naji goono, Ore goono naa irkutitik soitok loitil laijo seremente loonyok nkera aatadalare ,Ore tenadala onkera naa ingor orgoono lolikae nireu enelakwa ashu ingoroki enkiti ngumoto nintobira naa keeku iyie loishinda. Neeku ore enadala orgoono onkera ,naa keisidai oleng amu tadale apa sii nanu ara kiti ,naa kesot nkera nayau tenebo ,neitutum nenyora tenkaraki ena kiguran. Ore enakiguran naa kitaariyian nkera peyie eku padani tenangaroto ontokiting ,naa kidimi sii nkera metaasa masoesi.

Ore tene negirae aitengen. iltunganak pee etumoki aatijing esiai oosikarini. neeku enkitegenare etiiki tene. negira obo lenye arikoo oidipa ena siai. neeku ore oshi tenepuoi ena siai emashindano taa oidima aima. nena apa naanare nebaikini arashu nkiririkinot nikincho taa kumok tiatua Ina ampuni oosikarini. kikumok imbaa naingoru pee kitumokini aigero. niaku. enyuat ino. nikincho nafasi naa ninye sii niking'orroo.

Egira oldakitari abak enkerai tene wueji naa ore ena kerai, naa olari eeta. etabaikia inkirierinot naiteru aadalare. Neyiolou intokitin neeku ore biotisho oo nkera kutitik naabaji. naa ene tipat nemarikino neleenori. pooki kata peyie etumokini aatorip. negadieki imoyiaritin nayau enkijiape anaa tb aa tuberculosis taa measles naa ore tb naa kegam olgoo. nipangipangie enkerai. negadie sii elototo. enkoshoke egira enkerai aiteru aitayu ilala. neekuniwa enkerai ino sipitali metabaki nedoli ebulunoto.

Keutu ena ,enkisuma nagira aendelea, naa ore olasumani tene neeta computer nagira aasishore ashu laptop neeta ebuku tenebo, enkalamu. elelek naaji aa entumo itijinga intumia e laptop ino tiatua ewueji nidimidimi aanotore tenkoitoi oloingang'e. ore anaa enkibelekenye enkop. eteleliaa ninye eriwaa irkiliku ashu ingamu anaa ijingijing'i intumoritin, teniata ake oltungani internet ositima. naa keleleku ntokitin kumok. niaku ore sii ninye enkisuma neteleliaa oleng anaa neyauni esiai oo laptop tenebo isimui sapukin aa i iPad taa.

Ore ositima naa kegirae aasishore. too nkoitoi kumok neeta sii ninye egolon, sapuk anaa enkolong' arashu elang doi ninye amu ketumi too sai kumok aa dama okewarie. ore ositima too nkuapi pookin naabaiku netaa eretoto sapuk oleng aatoonkoitoi taa ebiashara tenebo sii entumoto oorakasin naa kitelele ositima ntokitin kumok. naijo eyiaretr. idim ateyierishoro igira aitumia ositima ore sii ositima nenyaaka ayau ewangan neeku metii empurore enkop te nkaraki kewang' pooki kata. ore ositima nidimie sii nkera misumata tenkisuma ekewarie looking kata.

Keutu ena ewueji, ashu enkaji naoshoorieki irkeek le sipitali. naa ore ake pooki kata teneishor irkkek naa lasima pee ishori inkitanapat tenkoitoi enkigeroto. pee merikino ake oltungani ogira alo aitumia kulo keek. enikonu teneashoreki. neeku ore tiatua pharmacy ashu chemist kifaa tenaa imiraki oltungani olchani nitumoki atuturu aigeroki enaiko tenelo. aasishore. ore sii ena kigeroto oorkeek naa ekeidimi e pee mintushul ake irkeek, amu kelo netii iloonyanyuk entupa. ashu ilnganayio maate. kake ore esiai enche tosesen ashu imoyiaritin naabak Nas kepaasha pookin.

Ore ena, naa ketii empentera e Kenya, netii sii ilng'atunyo oitodolu karsissisho oo ng'uesi sidain natii enkop ang'. Ore ele naa olmonokie le enkop e kenya, kake ore tenakata tene naa kegira aitodolu atua olmonokie le enkisuma aa erubata taa naitasheiki enkisuma tenebo o ntokitin kumok naipirta eng'eno tolosho lang' le Kenya. Ore ele monokie, naa keisho oltung'ani metayiolo ajo ore intokitin naata ashu inkardasini pookin naata ele monokie, naa ine sipata naa keidimi ataasishore, nenyoraari ataasishore pooki kata.

Ore kulo naa ilarikok le KRA aa Kenya revenue authority ilaitashekinok lessotunoto e Kodi tiatua olosho le kenya. neeku keutu ena ajo eetae. olekoisiayio logirae aisho oltungani tene wueji aa tenkaraki esiai enye sidai nataasa. arashu tenkaraki ake duo enotoko ataasa anaa enayieunoyu te nkipirta esotunoto e Kodi naa ninye nagira aibung' olosho lang negirae aretu too nkoitoi kumok tiatua maendeleo anaa enchatata ol aribarani. enchatata osukuuluni. ashi edanyunoto oo nkariak tiatua iwuejitin neenyamaliki. neeku ore ena bae naa kisidai oleng

Ore e citizen netaa erubata etipat oleng, amu ore ake teniata account ino naa idim ataasa intokitin naijo elaare. elaata e certificate of good conduct lasima take peeilo mokiwaye irkimoki tolpolisi. kake eidimie naa metaa mikintaliki iropiyiani kumok. ilak ake anaa inaishaakino. ore tialo entumoto oo mpala naapuoyieki nkuapi eboo. niteleleia e citizen amu ketii tokitin naa imputaki ake kewon tiatua account Ino tewueji pooki. Nitii. pee image lasima pee intoki alo iwuejitin neelakua.

Ore ena baye naa keidimie iltung'anak meipang'u te enkumoyu, eibalie isipat enye naagirai aamenaa. Ore esipata oltung'ani e dukuya naa enkishui, endaa, inkiragata aa nkajijik taa. Ore maandamano neitodolu ajo ketii enkironya, naagira lelo lotii enkitoria, airony wananchi to inkoitoi kumok, naa ina pee eipang'u egilunore ina baye neitu eitiship ninche. Neaku ore ena baye naa ene tipat oleng' amu keidimie iltung'ana metayiolouto, neng'oroo aate, naaj keidimie sii olosho meshomo dukuya enkaraki meitoki atii.

Ireteni itodolu ena baye loitasheiki iropiani tiatua inkampunini oo lopeny le Kenya. Neaku ore inkampunini oo ropiani ashu imbaa naipirta eropiya tiatua inkampunini olopeny, naa keata sii ninche inkoitoi ashu sheria naitasheiki. Naa ore sheria enye naa keidimie ninche metaasa esiai enye telulung'ata o tenkariyano neas sii metii olturiaki tenkaraki kesujita inkoitoi naanariko, neaku ore ena naa keutu ajo ore tiatua olosho lang' le Kenya naa keitasheiki inkampunini oo lopeny.

Ore intokitin naalio tene naa ilmoniek loitasheiki inkajijik naashumieki ashu naitainyeki iropiani, kelio tende KCB, neigero aapik intokitin metapaashari, aa cooperative bank taa sininye ena. Etii sii olmonokie le barclays naa ore sii ninye naa enkampuni e makewon, etii enkaji ende e Equity. Ore Equity naa enkampuni sapuk, naitasheiki esiai o ropiani. Etii Standerd Chattered, naa iropiani eitasheiki. Ore tiatua kuna pookin, naa keripi iropiani inono naa elelek kinchori loan.

Ore ene dukuya naa kiyieuniyu niata enkipande ino. niyata passport photo empisha taa Ina nikioshi enaalo enkomom ake .niata loan clearance form entoki naitodolu ajo Miata nkulie looni neitu ilak. anaa naitodolu ajo aira oshi iyie oltungani olak isilen.na teniyieu loan e citizen na keng'asi aigor ajo amaa tiatua account ino kebaa oshi iropiyiani. ningamaa oniriwaa. pee etumokini aatayiolo esiana esile nikinchori. kenarikino sii niata inambai esimu niata certificate of good conduct.

Ilarikok lang' kulo lolosho le Kenya. Ore tendaalo e tatane, netii olara orais taata le Kenya aa Ruto, netii katikati ole oparais le Kenya Uhuru Mwigai Kenyatta, naa ore tenda kai aina e kedianye, netii olara opa prime minister opa le Kenya naa olarikoni lolkioma le Azimio, tenakata. Keitodolu ena enapa kata e handshake aa enkirorokino nayiauwa ilarikok lang' tenebo anaa opa pee ewor impaashikinot, e siasa. Naa ore pee eidipayu siasa, neyauni handshake, neirorokinoi, neakuni tenebo, neasi esiai tenebo.